Kũringana na mbica ĩno, aya nĩ atumia a mwena ũyũ wa rũgũrũ mwena wa turukana. Makiuma gũtaha maĩ na mĩena ĩo ndĩgĩkoragwo na maĩ mũno, koguo nĩ magĩthiaga thabarĩ nene, magĩthiĩ gwetha maĩ rũĩ -inĩ, na mĩkuĩre yao ya maĩ matigĩkuaga ta mũgongo, ta ũrĩa gĩkũyũ gĩgĩkuaga. O makĩigagĩrĩra mĩtũngi yao mũtwe -inĩ, magakĩigĩrĩra gacuka mũtwe -inĩ magacoka makaigĩrĩra mũtũngi wao. Nano mathiĩ thabarĩ nene makuĩte mũtũngi ũguo, koguo, kũringana na mbica-inĩ ĩno ndĩrakĩona aya nĩ andũ makiumĩte, kũgĩra maĩ rũĩ.

Kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkĩonekaga thĩiniĩ wa gĩcigo-inĩ gĩakwa mũno. Na ĩno nĩ tractor na nĩkĩtũmĩkaga gũthiĩ gũcimba kũndũ ta kware-inĩ ĩgagĩthiĩ ĩgakĩruta mahiga kana ĩgagĩkorwo ĩragĩcimba mũthanga na kũringana na mbica-inĩ ino nĩrakĩoneka ĩkũndũ kware inĩ nĩgũcimba ĩragĩcimba ĩgĩkĩraga hakĩrĩ na rori hau ĩgĩkĩraga mũthanga hau. Koguo ici nĩ irĩa citũmĩkaga mũno kwenja marima kana gũkĩenja kware mahiga, mũthanga kana kagoto.

Ũndũ ũyũ ũrĩ bata, thĩinĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, wa kũrĩithia ng'ombe, na nĩndĩrakiona mbica-inĩ ĩno nĩ ng'ombe nyingĩ, na ng'ombe ici nĩcigĩkirirwo arama, nĩgũkionania ng'ombe ici nĩciohoragwo cigagĩtwarwo rũru-inĩ, kana gĩthaka kũrĩa cigĩthiaga kũrĩa na namba icio cioragwo cĩikĩrĩtwo, matũ-inĩ nĩ namba iria cĩgĩkoragwo cĩkĩ identify tondũ nĩigĩthiaga cigagĩtukana na ng'ombe iria ĩngĩ oho nyamũ icio nĩigĩthiaga ĩkĩmĩkaga noise nĩgetha igakĩmenya, kana mũrĩithia, akamenya kũrĩa ng'ombe yake ĩkĩrĩ ona hwai-inĩ nĩgetha agĩgĩcicokia rũrũ-inĩ, agakĩrora ng'ombe na namba yayo na nĩ irakĩoneka ici nĩ ng'ombe noru na níĩng'ombe ndĩithie wega kwa ũgũo ingiuga ũndũ ũyũ nĩ ũkĩrĩ wa bata mũno kũ mark kana gwĩkĩra tag kwĩ ng'ombe o ng'ombee.

Ũrĩa niĩ ndĩreciria, ndakiona mbica-inĩ ĩno tondũ nĩndĩrakĩona mwanake haha mũnĩnĩ, nĩ mwanake wa rũrĩrĩ rwa ũmathaĩ, na nĩ akĩnyitĩte mũtĩ, na ng'ombe cikĩrĩ hau, thutha wake o ng'ombe ĩkĩrĩ na gacau kayo, na ngagĩciria hihi arenda gũgĩcitwara kũrĩithia, tondũ mwena wa mathai-inĩ nĩmagĩkoragwo mekĩrĩire mũno ũrĩithia wa ng'ombe, na nĩmaigaga mahiũ maĩngĩ mũno kwa ũgũo ngagĩciria mwanake ũyũ nĩgwĩbanaga aragĩbanga, kana nĩkwenda arenda gũtwara ng'ombe icio gĩthaka, nĩgetha akĩrĩithie na hwaĩnĩ agĩcokie gũkũ muciĩ.